Kelaki iropiyiani pookin esirkali itumiay paybill peyie etumokini atusujai nena pisai inchere ewueji nishaakino , nepuo aas enaduoo siai nayiewuaki sirkali elulunga , peemitoki aimaa inkaik oltunganak peme mongosi ake.

Kanyor nanu aitumia elaare ompisai empesa amu ore empesa naa ketumoyu toowuejitin pookin tiatua inkishu netumoki pooki parakuoni atabaiki enaduo laare , nemeyieu ajo naa sinanu enkae umaalumu sapuk kake etumoki oltungani pooki kata netaana sii tiatua esimu ino metaa enkae toki nilo atalu aasie enaduo laare.

Ee ore ake peebau enkerai esukuul ingunyingunyita nchere metii ninye lelo apa opuo aisul tilo kekun naa kelelek oleng , ijoki ake ina kerai, kepir enkishon dukuya , neaku pitoki ake alo ashukokino kewon, neyiolou enateremie orkikwei ,neyiolou ajo aisidan ake nkolongi naatii dukuya , neshukokino kewon , neigil enkisuma arashu neigil enaduo temata naa kelo ake aisulu , nelo ake ainepu nena kulie nashomo amu enterit kiti nalo ainepu idia terit kitok aituruk.

Ee ore eutaroto naisho ele tungani naa njere, ore tanakata sirkali naaketa E citizen naa ore ake piilo gugul nilo atua E citizen nilo aitau elaare e E citizen. Ore etii E citizen naa ketii ninje direct nikiya mpesa nilak kenkoito empesa tesimu ino alaaki ina oitoi enteke nena pisai eimu ake atua, itii atua E citizen te gugul nilo alak nena pisai amu ekiya ninje inewoji direct mpesa nilo alak eimu ina oitoi.

Ioshoki ake olarewani naai kwa mfano le enkae garri nitadounyie esimu ajoki ore ena naai garri natii teniyiolo oldirifai niliki enkarna ashu iliki number plate engarri niliki ajoki ketii ina garri ilolan laainei pee elo ninye ang'amu lelo oolan linonok nikishukoki ashu isho likae arewani lorpikipik nisho inambaai ainei paa akaayaki ninye ilo tung'ani tiang' ilolan laainei.